E pichani aneno jal moro mangi guok. Gimomiyo ahero tijni nikech en tich mar pith mar guogi. Gimomiyo ahero tijni en niya, secdhe mipidho guok e i dalani, obiro konyi kod arita, nimar seche ma ng'ato otemo biro kwelo, to obro giyo bang'e to wuongo brong'eyo ni nitiere gimarach matimore, to obro wuok oko.

E pichani, aneno sende manitiere e jikon, chalniya jalni oketo sende e jikonkae mondo mi oluokgi kata nyalobedo ni jalni dwaro mondo mi otedi emomiyo opango gik moko ma onyalo tedogo kanyo, gimachielo bende di bed ni gigi gin sende mosetigo koro nga'nno dwaro ni mondo olwokgi mondo gi bed maler mondo mi oritgo ler mara luora mare.

E pichani aneno dhok machal n noter e kwath to chal ni ikwayogi kuonde miole yugi. Gima timore kae aneno ni dhog gi dibedni chamo yugi go to ka diponi dhiang ochamo jwala onyalo kelo hinyruok e ngima mar dhiang nikech onyalo miyo dhiang kata tho. An gi pacha aneno ni ok onego bed ni ikwayo dhok kuonde mipuke yugi nimar e pichani aneno ka nitiere e yugi gi nitiere nyaka jwendni. To kadiponi dhiang ni biro chamo yugi, yugi maen jwala biro hinye to obiro kata tho to ka dhiang otho japith no biro yudo lal maduong nimar dhog gi kaka ginyeny ka ni ginyalo tho gitee kata kadiponi achiel kende ema otho pod obiro mana yudo lal maduong

John Allan Namu ne en jafuambo, nonyuole higa mar praboro gadek dwe mokuongo tarik prariyo gadek. Ne ongere kuom pingo mibadhi mane timore e piny owacho kendo ne en jachir kane okwedo weche goeko mag mibadhi. Nowuoye matut kuom ratich dhano e ugwe mar Afrika. Gimachielo kendo ,ne opingo telo marach e ugwe mar Afrika, ne ongere nikech ne en ja chir kendo onge gimane tame timo gima nodwaro timo, ok noluor kata matin fwenyo, fwenyo kata nyiso oganda gigo manetimore marach ei Afrika. Oseyudo mich mangeny machalo kaka, kaka ICFJ Knight International Journalism award mar higa mar eluf ariyo gi prariyo ga ang'wen